Miyo ni ni e puoth nyanya, to okayo gi nikech gisechiek.

Ikete kama nigi muya moromo, ma yamo kudhe, kendo ikete kama pii onge mondo mii kik okethre. Kama ok ofundore.